En kabwatenyun tos ki rutechin chito anan takitari noton nebo kelek en kila arawet ngobore beku arawet ko nyolu kokewe kesweun kelek kotko takomiten ko kororon tos en kenyit kebendi kenyile taman ak aeng koboru noton kole kerib tilindap kelek koboto tilindap bortangung ingeyai kounon ketere mianwogik Che kamiten konomoksei anan Che komoche asi konam koamin koyachekitun kelek asi kebendi kenyile taman ak oeng en kenyit ko siketer miando noton nebo konun keldet anan konam kutik kelek chebo chito

Passport kotoreti biik yon imoche imande sang yon imoche imande en emengu'ng iwe choton emotinwek chebo sang, passport kora komuche koik eeh koborunet neiboru kole chichi komoche komanda, ako chichi kotindoo eeh chamnjinet noton nebo komanda en emenyin kwo emet agee en passport inito kokakisir emet neeyobu ak emet noton neimoche iwee, yon imoche imandee en emeng'ung koo passport ini koyobu serikali nyolu kokonin serikali passport eeh sikor yeewee emoni ndo nibo sang kenoe kele itinyee chomchinet en emengung imiten emonoton nekewe.

Oret netai akoba kamanut kot mising en ngalalet ab lubanet ab rabinik choton chebo rotoito ko ngalalet ab tokoch en tokoch kongalale bik kogere gei akobaishen lugait noton Nebo kingeresa anan ko Kiswahili lugait niton koyae bik kokuyio gei akokashin en Beit noton nemache koluban gei akoraa koyanjin icheket kit age koraa nekibaishen KO kesirchin barwet koyab muswaknatet Nebo kasari noton ko simoit kimuche kesirchin barwaniton kibruyoinik kelenji rabishek Che nyolu oluban 1kocheten Chu akoraa koyae kokashin bik en Beit noton

Kamuratanet en kipsikishek alaan biikab kolenchin ko kistoi komosweek alak chebo borto, ak ko iboru noton kolee kakowalak lakwet kongeten lakwandit ak ko kakoik chito nekokoyet ak konyolchi inendet tekisto ak tukuk tukul chenyolu kiborchi. Kora komonyolu kotakoyai inee tukukab lakwandit, en masaek anan kabiloshek chebo choton chebo masaek ko kistoi keldet eeh kokoborunet kora noton kolee kakowalak chito kongeten lakwandit akoi chito neoo, ko en kipsikishek kowolokse ichek kobo kenyishekab taman ak muut ak kwoo barak.

Indian ocean netot kegeten melit en Kenya ko nebo ee Mombasa. Toreti biik melit yon kimoe keip tuguk koba ematinwek alak che loen ago yon tuguk che nyikisen ago che chang. Koipe melit tugul ago kora ko sigochakta yon ibe tuguk koba emet neu Sichelle ko emonito komiten ee kwenetab Indian Ocean. Komawendi ngegeit pagaemonoto kopaten melit inegen ne nyalu kwo. Indian Ocean kora ko toreti biik en ngalekab injirenik. Kinyoru amitwogik en yuto, kinyoru kasisiek kora. Indian Ocean ko chengjin emet rapisiek anan counry inoto rapisiek neu Kenya.